Chanjanet ap lagok ko kerichek che kindei porto che tindai mianotok. Ko nguno ngonyo mianotok eng' petushek chemi tai ko kikonai porto kole mianitok ko uni ak kou ni ako kikochopgei koparye mianotok. Chanjanet kora komuch kotepi eng' porto eng' kenyishek che chang' ako mi porto, kikonai porto kolw mianitok keparye kou ni ak kou ni ako kikochopgei porto koparye mianotok, angot nda kenyishek taman anan ko taman ak muut chemi tai komi porto mianotok kopate mi eng' kaitoshek chemi ng'uny. Nguno ngonyo mianotok eng' kaitoshek chemi parak ko kikochopak porto koparye mianotok.

En chi aketugul newendi ole kiwekunen atebet ngo chi newendi ole kakirat ana ole kiwekune tabienyin amun kikoboisien maiyek en kasarta nekoi kokit netos amwochi alenjini koik chi netindoi kamang'unet ako chi ne ibe kou kiit nekararan en ole kakimut ama maui amun kot koib kou kiit neui kochongitu betusiek chemi yundo konyumnyumitu betusiek chetebe en yundo ako woloksei en kanyumnyumet nitok kotoreti koik chi netindo kamang'unet .Nitok kotoreti matkoik birutiet en inendet kobaten kotoreti inendet kowek komeng'is ak biik en oret nekararan.

Itax ko mfumo nepo kasari ne kokoit ne kokoip serkali asikoitchi chi tugul nelipani aisurut kolipanchin serkali. Ko si komuch koek choronok eng' chi tugul ne lipani aisurut i, ineti piik akopa kamanut ap kelipan aisurut kelipanchi serkali. Ko nepai kainet pichutok inet ilechi isurut ko tareti eng' tekset ap oratinwek i, sukulishek i , sipitalishek ak tuguk che chang' che yae serkali. Ko tuguuk che chang' che yae serkali. Nitok ko tareti piik che chang' koro kamanutiet. Ko ngo yai kou notok serkali ko kere piik kamanutiet ap kelipan aisurut amu kong'ete aisurunotok kora konyorune serkali rapinik che lipane kipsomaninik chepa somanet ap parak. Somanet ap free education ne kikoip serkali kora amu rapinichotok lenyorune aisurut kora. Nitok kotareti kora serkalit kolipan pilit ap siptali akoip mashinishek kora che kitarete pichotok amu mashinishechutok ko mi aliet nepa parak ako kerichek kora kolipani serkali kou notok kopunu aisurunotok. Ko ye kaimwachi piik al emet akopa kasit neyae aisurinotok kokere ichege kamanut nepo kolipan icheget tax anan ko aisurut.

Piik ap KRA ko muxh koip walet ak riip ole kilipandai aisurut eng' olin pa Garissa ye pa olatak ak ko nyorune kandoik chepo olatak ak konyor piik eng' Mosque, piik chemiten eng ' kokweshek chepo olatak. Nitok ko tareti konet pichotok akopa kamanutiet ap aisurut ak ole kilipandai aisurut komitei pichotok olatok, ma lasima kopa taonishek chu echen asiko much kokaita aisurunywa. Nitok kora ko tareti si konyor KRA piik che chang' che lipani aisurut angot nda piik che chang' che lipani aisurut ne kitikin ko muchi nitok kotaret koitchi maket nepa ipet ap aisurut. Kora kopaishe redioishek chepo olatak anan ko kora konyor kanetet eng' kopaishe redioishek ap olatak anan ko eng' kutit ap Kiswahili anan ko Somali asikosikchi ko elewan pichotok eng' kanyumnyumet. Kora ngo chop dukoshel che mengechen anan ko keteshoshek che mengechen eng' olatak ne imuch kong'et chito ak kowa olatak ip konyor kanetutik anan kenet ole kilipandai aisurut. Nitok kora ko tareti chichotok asipkonet chito age a konet age ak konet age, nitok ko tareti koitchi piik che chang' kanetet ap ole kilipandai aisurut kepaishe itax.

Korik che kitarete ge ko pa kamanut eng' teret ap mianwagik ap peek kou cholera amu nitok kotareti ye kawa chi kotaret gei kindai keringet chafuchotok asimasikchi koitchi peek che ee piik amu nitok koyaptai mianitok. Yenyor chafuchotok peek che ee chito ko ipu bacteria che konu Cholera askosikchi komian chito. Kopate ngetech koriik che kararan che kitarete gei che kararan ko mami ole pune bacteria ichotok koitchi peek che ki ee. Ngerip kora paipishek chepa peek ak kerip sewage asima tuya chapuchotok ko tareti kora tereet ap mianwechuto amu mami ole iyaptaigei mianitok kong'ete masta agenge akoi masta age.

Panganet ap sikishet ko kiit nepa kamanut eng' chepyosok che choket chepa Kenya ak ematunwek tugul amu nitok ko ipu panganet ap sikishet eng' oret ne ititaat. Ne tai komuch konyor chepyosok kasrta ne kararan kosap komye, tap kotepe kot ak kotareti kora lagook konyor cheko ap kina eng' kasarta ne koi ako eng' kasarta ne yame. Nepo aeng' komuch kotareti panganetap sikishet komyumnyumit. Nitok ko tareti kora piik si manyor lagok che chang' che maimuch korip , nitok ko tareti nyalilda amu chang' lagok kosir amitwogik che imuch kepaen lagochatak. Kpra nitok ko taretii chi manyor lakwet ne ka muko panganat anan ko ne kamako mache, si ko nitok ko kon abortion kora anan ko katururnet ap moet eng' piik che chang'. Kora ko tareti serkalit eng' panganet ap piik che tindai eng' emet amu nitok ngochang'a piik anan ngo chang'a lagok kosir rapinik che tindai serkali che imuch kotech sukulishek, siptalishek anan ko kasishek che pitu igere ile etu pananda anan ko wendi ng'uny aliet ap sapet eng'ematunwek che chang'.

Ne kanyitat Raila Amolo Odinga ko ki prime minister ,ko kingo prime minister ko ki chito ne kitononat petushechotok kopate petushechu ko inendet mako chi ne kilen imuch kotononat anan ko chi ne telele komasta agenge ako chi ne tonone imanda. Inendet ko ripe moet nyi anan inendet koripe piil chiik. Ye kakonyor Raila Odinga ki ne tareti inendet anan ko ki ne ame ana ko ki ne kiripe ko makopwati akopa piik ako melen tukopingani serikalinotok kopate ngonyor serikalinotok ko imuchi kokachi tuguk che mache koutye kasitnyi. So inendet ko ma chi ne tos kile chi ne tononat kopingani serkalit anan ko ngoro ki ne ya eng' serikalit komwae ko ititaat. Inendet bora kityo kakorip moetnyi komakopwati piik anan ko mako kere kole serikalinotok kayai tugun che kararanen ko kayae serkalit tuguk che makararan anan ye kaet asoya eng' serkalit ko ma teleli anan komwa pichotok kole ka ng'o ak ng'o ne ame asoya. Kou notok nguno ko makoi kile chi ne kimang'une anan ko chi ne tos ki much ketele kele inendet ko telele serkalit anan inendet ko mi sang' nepo serkalit kokere kole kayai serkalit kiit nepo kamanut.

Chepkerichinik atkan kora eng' kokwaninyunet ko mat tian kopwane eng' petushek che chang' amu acheget ko kinekite ole sipitali kopaten kora ki ole kinye ko toma konekitit sipitali komastinwek chuchoket i kicham kopwane kila atrawet koipu kerichek chepo chanjo anan kokere kole testai tai ano piik eng' kokwatunwek chuchoket. Kicham nyu kokere kora kariik che ki tareten gei ko u ne, kakitekta ano, kakichopto ano, peek kora ko kakinde komasta ano, tos u ne konoret ap pechotok tos mi tililindo nwmi parak asikopit koter miando che imuch komang' kou Cholera. Kora ko kicham kopwane kila arawa kokere kole une lagok. Une paet ap lagok, tos ripatin komye, tos nyoru amitwogik che makatin komye? Chepyosok che katepe kot ko much koripe lagok komye, kokachin kinet komye anan tos une tililindoap lagok atkan kora. Ko nitok kicham kopwane kila arawa ako kicham kopwane kokwatinwek chu choket koipati kerichotok anan ko ipati kartasishek che imuchi konet sikiikchok ole kiriptai lagok ak ole kipaitai ak ole kichoptai amitwogik kora che tindai kamanut eng' porwek chuchoket. Ako kicham koneti sikiikchok kora ole kiriptai peek ak konet tuguuk che chang' chepo tililindo.

En kenyit komuch arutechi chepkerichot anan ko sipitali konyir somok anan koangwan kosipkei ak oleu bortonyun kobaten tam akere ole konyil somok ko kiit nekararan amun imuch inai myondo kokotoi kobo orowek somok ak kwo barak nguno tam akere ole katyem owo sipitali anyor chepkerichonotok amosir orowek somok.